Ore eloon tolairemok kutitik naa keret ninche menotito mpisaai nainyiang'unye embolea ninyiang'unyie irkeek loonkaitubulu enye naa kisaidia lelo pee etumoki aatuunisho.

Ore ngolikinot naatum ilairemok ing'oru loon nainyiang'unyie imashinini enkiremore naa kelau nkampunini naisho ninche impisaai naayieu naapuo ainyiang'unyie nena mashinini nimaniki aa tenetum mpisaai naa keeny nkaitubulu eshuku nena pisaai neeku mitoki aalak ina loon, naa kegolu naa pee itokini aisho nkulie pisaai.

Ore ewuei natumie ilaremok looni naata garamani kutitik naa ilturruri amu ore ilturruri naa keeta ninche ee keyieu ninche nepuo aisaidia kulo airemok neeku eimu ilturruri le maendeleo le usaidizi naa ninche naai iidim aanotie looni naata garama e abori.

Ore esidano emaesababu ooropiyiani te biashara olchamba naa kincho ilo aijipanga esidai ayiolou ajo kainyioo intoki aaun naa kainyioo intoki ainyiang'u, kaa mashini intoki ainyiang'u ntokitin naa ijio nena neeku kesidai oleng' ee maesabu ooropiyiani te biashara olchamba.

Ore eninko naa ilo aing'oru nkampunini naisajili nkishu pee ilo aishooyo nkarn inonok, enkipande ino nilimu ajo kaja nena kishu peyie etumokini naa aanoto aatorrip nena kishu etii ewuei neba enaa enetii.